Keitawuni ake Kuna tokitin aa anapiaa Kuna tokitin paa intokitin nijo mbenia nengeruni nitauni mbooho ashu Nena daiki tiatua neyieri neeku kitauni nena tokitin ndaikin tiatua tokitin naanyori nepiki ewueji nebo nishori metoito neyieri anka neyieri ake

Intau ake nidungdung , nintoki aichemsha ,nintotki adundung irnyanya okitunguu paa ipik emoti , nipik irnyanya emoti nipik kitunguu , nipik inkiri nifry , nidungdung anya.

Olari tenenya araposho nepiru neshipayu iseseni , niprosper , neaku nkishu .

Kore kulo naa irmatunda. Lelo otubulutua tenewuei . Neaku ninche lelo irmatunda, ninche lelo otubulutua tenewuei.

esume ake niwutaki enaikunaa pee eyiolou neeku esum niwutaa nilikii enaiko pee eyiolou ewunore naa ena mbae neeku ekitegemea enaa fenye nikifundishaki amu keeta oshi ninye akili nayiolounye tenedol egirai awutaki egira aas

Ore tenadol ena bae naa kayiolou ajo enkine natoishe aiu ele kuo. Neeku enkine natoishe nei ilo kuo, neeku neija eikununo ina bae, neeku nija etiu

Enetipat amu ore enkishu naa ninye enkishui ang emetabaiki naa enetipat naa ninche sii naisho iyiok mpisai nishoo nkiri nishoo ntokitin kumok oleng

Ore ena pisha naa kegira aitodolu Ajo ketii olarrabal ene neeku ketii olarrabal enewueji ogira aendelea naa Tena pisha nalio

Ore ena naa orkuo lee nkuruwe ninye ele oibungitai neeku ninye adolita Ajo orkuo lee nkuruwe oibungitai alalshe lenkuruwe ninye ele oibungitai neeku olashe lee nkuruwe

Oreentoki naitiship enasiai naa tenebulu ena nursery nebulu naa neaku enemaana , nemiri neku naa ntokitin emaana naa inakata itiship esiai metisidana tenebulu neaku indaiki emaana .

Ore ena naa embaiskil naitobiritae itobiritae enkeju apik entoki natupukuo niaku embaisikil itobiritae tenewueji.

Nena baoi baoi itobiritai tene wueji naitobirieki iruatin nitobirikie inkajijik neaku ore ena naa baoi naitobirieki iruatin ninche kuna naitobiritai tene wueji ore eniyieu eruat nikitobirakini tene wueji enaa enalio nikidolita too nkonyek .

Ore enikunari ena siai ore oshiake pee eaku enkata olameyu teneaku itu itoki enkai asha nikitayu nikipuo aitayu inkujit too irkiushin nikinyangu nikiponu aisho inkishu meinosa pee etum aatarasai pee mee tenkata olameyu tenkata olameyu pee etum ataanyu enkai metaasha .

Ore entoki naitiship ena siai naa ore ele kuo naa kifaa pee eyakini ngotonye mee taanaa mitubulu ometaa sininye orkuo ashu ekine enaa ngotonye tenelo atum ngotonye anak neraposho neaku ekiteng emaana nerasaa.